Safaricom Sacco arĩ Sacco imwe cia iria iteithagia mũingĩ kũigithia ona kana kũheana rũni. Arĩa magĩrĩire kũingĩra sacco ĩno nĩ aruti a wĩra, wa kerĩ mũtumia kana mũthuuri wa memba wa sacco ĩno onake no akorwo agĩtuĩka ũmwe wa sacco ĩyo. Wa gatatũ ciana ikĩrĩtie mĩaka ikũmi na ĩnana cia memba wa sacco ĩyo, ona ningĩ mũndũ ũrĩa wĩrĩirwo nĩ memba kana mũruti wa wĩra wa Safaricom, onake no akorwo agĩtuĩka ũmwe wao. Wa kana aruti a wĩra kana kambuni cingĩrĩtio kũringana na watho wao.

Mũgoma wa ũkĩ, nĩ ũrĩ mũtararĩko wa njũkĩ nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte. Wa mbere, nĩ ũndũ wa ũkĩ kana wax ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na gũthondekwo, ona kana wĩra ũrĩa njũkĩ ĩrathiĩ na mbere na kũruta. Mũtararĩko ũrehagwo nĩ kĩmera kana mahũa marĩa njũkĩ ĩrahũthĩra gũthondeka ũkĩ. Njũkĩ nĩ ĩrutaga boreni ĩrĩa ĩrĩ mũtarararĩko wa mwanya, na rĩrĩa kũrĩ mũtararĩko mũru nĩkuonania hena thĩna mũnene na kuoguo mũrĩmi nĩagĩrĩire gũtuĩria nĩkĩĩ gĩtũmi gĩa mũtararĩko mũru mũgoma-inĩ wake.

Kĩama kĩrĩa gĩtongoragia thirikari wĩra wao nĩ gũthondeka thirikari na gũcagũra atongoria ao gũikarĩra itĩ itiganĩte mbunge-inĩ. Wakerĩ nĩgũtigĩrĩra nĩmarabu, thondeka ũrĩa magũtwarithia wĩra wao wa bũrũri mbunge-inĩ, ona ningĩ nĩ gũtigĩrĩra nĩo aingĩ mbunge nĩgetha mahote kũhĩtũkia mawatho marĩa magũtwarithia bũrũri nambere. Ona ningĩ nĩmathĩrĩirwo gũtigĩrĩra atĩ mena ũigĩrĩrĩki mũingĩ harĩ wĩra wao na nomahote gũtarĩria wĩra wao kũrĩ mũingĩ, nĩgetha mũingĩ akorwo ena, ena hinya kana no ahote kũmathuura rita rĩngĩ.

Nĩhandũ harĩa kambuni itiganĩte ithiĩte nĩgetha kuonania motungata mao, naindo iria marendia nĩgetha gwetha agũri kana andũ mangĩnyitanĩra mootungata-inĩ mao gũtigĩrĩra atĩ nĩmathiĩ na mbere, mũirĩtu ũyũ nĩaracokia ciũria iria arorio koguo kuonania atĩ ena gĩthomo kĩnene kĩa wĩra wake, moonania maya nĩ ũndũ wĩ bata gũtigĩrĩra atĩ andũ nĩ mookaga kwendia indo ciao na kũongerera mbeca cia kambuni ona ningĩ gũkorwo magĩetha thoko njerũ tondũ andũ aingĩ nĩmokaga moonania ta maya magĩetha motungata matiganĩte, ona ningĩ andũ aingĩ nĩmokaga kuonania ũthundũri wao nĩgetha andũ makorwo makimenya atĩ mangĩkorwo magĩbatara ũndũ, kũrĩ mũndũ ũngĩkorwo akĩmateithĩrĩria ũhoro-inĩ ũcio.

Gĩthomo kĩa maũndũ ma mbeca kĩngĩkinyĩra andũ matarĩ na ũhoti wa gũthoma na wa gũtara, na kũmoria maingĩre irathi cia ngumbarũ. Irathi ici nĩikoragwo mũno kaingĩ irũgamĩrĩirwo nĩ andũ matiganĩte matarĩ a gĩthirikari, arĩa makoragwo moete andũ arĩa matowĩ gũthoma kana kwandĩka na kũmoria maingĩre irathi icio, nĩgetha mahote kũrutwo gũthoma, kwandĩka ona ningĩ kũmenya gũkorwo magĩtara namba itiganĩte. Ũndũ ũyũ nĩũmateithagia mũno rĩrĩa mararuta biacara ciao, na gũtigĩrĩra atĩ nĩmahota gũcokia cĩnji ũrĩa ciagĩrĩire, ona ningĩ gũtwarithia mĩtũrĩre yao na mbere.

Nĩ hũthagĩra thimũ kũrĩha marĩhi matiganĩte. Hũthagĩra njĩra ya mpesa ĩrĩa nyonaga ĩrĩ noũhũthũ mũnene. Wambere hingũragĩra app ya safaricom, ngathiĩ harĩ mpesa, ngahigurĩra gũtũma mbeca, ngekĩra namba ĩrĩa ndĩratũma, thutha ũcio mbeca iria ndĩratũma na ngekĩra pini yakwa ya gũtũma mbeca iria ndĩrenda. Nĩ njĩra hũthũ kuona ĩrahũthĩra ndagĩka nyingĩ mũno, na gũtigĩrĩra mũndũ ũrĩa ndĩratũmĩra mbeca agũkorwo nacio mũhũko na gwĩka ũrĩa ekwendaga, kana kũrĩha marĩhi marĩa ngwendaga kũrĩha.

kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa ndona ũũ, nĩ university arĩ gĩthomo kĩa igũrũ mũno, kĩrĩa kĩheyanaga kothi nyingĩ cia gĩthomo, gũtigĩrĩra arutwo nĩ maheyo ndigiri gĩthomo-inĩ kĩu, nĩ handũ arutwo mathomaga na gwĩka ũthuthuria nĩgetha mahote gũkorwo magĩcokia ciũria, na kũrehe kĩhonia kĩa maũndũ matiganĩte bũrũri-inĩ. University nĩheyanaga ndigiri itiganĩte kũringana nagĩkĩro gĩa gĩthomo kĩrĩa mũndũ arathii na mbere na gũthoma. Arutwo mahetũkĩte nĩ metagwo gũkũ, kuona atĩ bũrũri-inĩ kwĩna university nyingĩ, kwoguo mũndũ wothe ũhetũkĩte ndagaga handũ hagũthi, nĩgetha mathiĩ na mbere, na gĩthomo kĩao kũringana na wĩra ũrĩa mũndũ arenda kũruta, ũguo mũndũ nĩ ekaga kothi ĩrĩa arenda.

Maũndũ mũndũ agĩrĩirwo nĩ kũhingia nĩguo kũhota kwĩyandĩkithia kĩgeranio, nĩ mũrutwo kũrora website ya kwĩyandĩkithia ya KNEC, na kũrora kĩgerio arenda kwĩyandĩkithia. Thutha ũcio gwĩkĩra maũndũ matiganĩte ma mũrutwo na kũhũthĩra rĩtwa rĩa cukuru password. Arĩkia mũrutwo, nĩ agĩrĩire gũtũma indo irabatara na thutha ũcio kurĩha bithi ĩrĩa ĩrendekana, nĩgetha eyandĩkithie kĩgerio kĩu. Arĩkia kwĩyandĩkithia nĩa kwamũkĩra ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩkũmuonia nĩeyandĩkithia ũrĩa kwagĩrĩire, ona ningĩ cukuru ĩrĩa agakorwo agĩkĩra kĩgeranio gĩake.

Muoroto wakwa wa ihinda iraya nĩ kũgũra mũgũnda handũ ha, hena rũĩ, nĩgetha nĩme ona ningĩ gũkorwo ngĩaka nyũmba yakwa. Nĩguo kũhingia muoroto ũyũ, njagĩrĩire kũmenya nĩ mbeca cigana ndĩrabatara. Ona ningĩ nĩnjagĩrĩire kũmenya nĩ mbeca cigana ndĩra, ndĩraingĩria o mweri o mweri, ona nĩ cigana hũthagĩra. Thutha ũcio nĩ njagĩrĩire gũkorwo ngĩĩra bengi ĩhote gũtinia mbeca iria iratigara, nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ muoroto wakwa nĩwakinyanĩra ihinda rĩrĩa ndĩrenda. Ũndũ ũngĩ nĩ gũtigĩrĩra ndĩrĩ na thiirĩ na gũthiĩ nambere kũhũthĩra mbeca ciakwa wega.

Inua Jamii nĩ mũbango wa thirikari gũteithia andũ matarĩ aciari kana ciana iria irabatara ũteithio na andũ akũrũ. Thirikari nĩ heanaga mbeca kũrĩ andũ aya meyandĩkĩthĩtie na mũbango ũyũ. Na mũbango ũyũ warĩ wa mũtongoria wa gatatũ wa bũrũri ũrĩa warĩ Uhuru Kenyatta, na waumire mĩaka ta ikũmi mĩthiru nĩguo gũteithia andũ kuma thĩna na mũndũ kũheyagwo o ngiri igĩrĩ o mweri. Mbeca ici nĩ ũteithio mũnene kũrĩ andũ kuona atĩ, no agũre indo cia o mũthenya, nĩgetha mũtũrĩre wao gũthiĩ na mbere na kũnina thĩna mĩciĩ-inĩ itũ.